En anee ochome boishoni ng'amun konon ong'omit en sobet anai ichengyike omitwokik choome, yekorooldechi yekaalde tukuchon anyoru rabinik chomuche itoreteng'e en sobenyin, ak kora sait akee komochome amun anan ialdoishe amomiten kiit nesiche ko inoni ikere ilee kewesten kasartangung chito.

Oleen omuche oror kiit neteseta en ireyu, iboru tukuk chemiten imbar chekongorobon koteremak en kwenushekab minuti choton.

Tukuk chemile bik en ireyuu ko kitonget nekokichop ko kou kot ak ke aketoreten ketik en taban asimaibut.

Koroi kobitunat en korenyon, en korenyon abokora wosee en kasarta nakokimin tukuk cheu bek, mosong'ik, bandek ,marakwek kindoi mbar asikowon toritik simanyokwam tukuk chemiten mbar.

Inoni korom ko tukuk chetam kechobe en townishek kikuren muturaa, kichobe panyek akinde kitumguik kinde pilipilik, olekiomdo koroi kindoi chumbik. Kii ak akii akiam kikele korong en mat akiam kouniton ko kende chumbik.

Anee ochome boishoni kabisa ngamun nii indimiten townishek ingunon chun echen ak iwee yon ikose itinye. Kalyet kabisa ot iole tukuk che iole tukuk chechemii komie chemotinye chemotinyee kingwandit aketukul. Ako Koraa sime yemechome Koraa anan besho ial lii ko mara maibaibaitin ibeboishen komaibaibaitin omara kealen rabinik che Chang.